aa enetipat oleng ena baye amu ore esiai oolukunguni naa aisidai oleng amuu inturruru ilukunguni aa ilchogooni aa inkamuerani aa kunda kulie lukunguni oompukunot pookin nifuga pookin neiu irmosorr nimirr lelo mosorr nitum faida nipik nena lukunguni ometaba anaa niaku esiana sapuk oleng naa ore piimirr naa itum iropiyiani sidan oleng.

aa ore taa enaikoni ena siai naa ore kuna tokitin ang'as naa impoosho ore kuna poosho ore piintayu tolchamba tenaaku eoto etabawua enkata naikesi naa intai ake nilo taata aaku ingira abol kuna benia enye nikesu nintayu impoosho ore piindip aitayu nilo duo aiko eninko tenaa imirr tenaa iyierr indipa atekesa tiatua kuna benia enye.

aa ore taa enaiko nanu peyie maiminie erishata aata imbaa kumok natii tedukuya naa kanyok oleng aas duo ena siai naishiakino paas naas tesiokinoto oleng o tembarakinoto paatumoki ataasa isiaitin ainei pookinitu aiminie erishata.

aa ore taa nanu enaiko paitoomon olchore lai tesimu naa kang'as awoshoki nikinyia ilomon leseriani, aa naliki ajoki kaata emasho naata tiang aa nayieu naa nilotu aokoki iyiok shai nibau intarikini naaje enkolong naje naaku aitoomonita toonkaik pokirare piibau naa inoolong.

aa ore taa enkitoo naifaa nishori ilarikok toonkanisani pookin naa kaidim atejo enkanyit amu ore lelo tung'anak naa iltung'anak kituak oota eng'eno sapuk oleng ninche ishori metoriko kanisa amu ore lelo tung'anak naa keutaa iltung'ana botoro orkutitik peetum enkanyit teneetay isiatin naatay toonkanisani naa ninche oojo mataas ena neas enankae neeku eifaa oleng nishori ilarikok loonkanisani enkanyit oleng.

aa ore taa entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena pisha naa enkisuma amu adolita ormalimui tende itashe adolita iltung'anak ootonita eeta imbukui egira ainining'isho enaa iltung'anak oogiray aisum neeku enkisuma ena nagira aendelea tena pishsa.

aa kaidim atejo etabawua enkisuma e digital sukuul e primary enkop ang naa ore dupoto naata toonkera esukuul naa aisapuk oleng dupoto naata amu ore inkera kumok netayiolito aisumata eimu kuna tokitin oloing'ange enaa isimui enaa kuna naaji noo laptop etayiolito inkera aisumare nena tokitin eimu ena kisuma e digital.

aa ore taa entoki nagira aasa tenapisha naa adolita iltung'anak ootonita eeta imbukui tene wueji eeta inkalamuni eeta isimui eeta ntokitin kumok egira aing'orr pookin ena tv natabolokoki tene wueji naaku kadolita iltung'anak egira aisuma enkisuma naloito dukuya tenewueji amu egiray aitodolu intokitin kumok tene naagira pookin aing'orr peeyiolou ajo kanyioo nagira aasa.

aa ore taa ena siai enaikunari temurua ang naa ore ake peelo enkerai sukuul nelo aisuma nenyok omidipa enkisuma omeyau ena opiyia naata nishoori osirua sapuk oleng lenkishooroto enashe tenkaraki ekidipata e sukuul naidipa enkerai sukuul aa nipanguni osirua sapuk oleng oponunui aishorie Enkai enashe nishorieki irmaasay enashe ootareto ina kerai tenkisuma newoshi osirua sapuk.

aa ore taa entoki nagira aasa tene wueji naa adolita tena pisha olduka sapuk oleng adolita irpayiani waare otii ele duka enapita irbenia oigero naivas adolita inyiang'utua intokitin kumok oleng tiatu ele duka.

aa ore taa nanu enaiko tenaisum oltung'ani metayiolo ena siai naa kajoki ake metudumu enkararai nedung nikipik inkulupuok najoki metudumu ilanterara oifaa duo nikiun najoki metipika ene atua ena ararai nepik entoki naji ee olchala nidol peebulu enaduo toki nikingira aun.

ore taa eng'eno naishia niata piiyas ena siai naa ore entoki e dukuya naa eishia oleng niata enkiwanja sapuk arashu olchamba sapuk liasie ena baye eunore ore aay toki naa ishaa niata kulo anterara kumok liun peetumoki ena daa atubulu aiputa ele shamba lino.

aa enetipat oleng pias ena baye eunore amuu ore ake piunisho tele shamba lino nebulu enaduo daa pookin nituuno naa aisidai oleng amuu ore ake piitum ena daa tenebulu niya alo amirr nitum faida sapuk oleng nenya olosho ninyia yie ina daa nituuno nenya inkera inonok naaku embaye etipat oleng ena siai eunore olchamba.

enetipat oleng tenias ena baye aifuga ilukunguni oormosorr amu ore ake piipik kuna lukunguni ormosorr ore peiu kulo mosoorr kuumok naa ore ake piiya kulo mosorr olduka nilo amirr nikiyaki faida sapuk nikiyaki iropiyiani kumok neeku ore piilo amirr olduka nitoki ake kuna lukunguni inonok ae endelea aitaga irmosorr niendelea akeyie atum iropiyiani kumok neeku enetipat oleng amu keeta faida.

aa ore taa entoki nagira aasa tenapisha adolita entomononi nabo natii embata oreyiet naa ore tenadol ena tomononi naa isinkirr egira aibung tiatua ele reyiet neyau taata apik atua kulo kiondoni lenyanak oota tenewueji.

ore taa ena siai naa kisapuk oleng tenkop ang aa ore iltung'anak kumok ashu irbiasharani naa kepuo oshi ayau kulo matunda aa irfakadoni neponu aamiraki iltung'anak peetum ninche taata faida netum entoki nanya neeku isapuk oleng ena siai tenkop ang amu egira naa kulo biasharani aendeleza ninye ena siai peetum ninche iropiyiani kumok.

ore taa nanu entoki nadamu tenadol ena garri naata ilala naa kadamu esiai olchamba aa esiai enkiremore amu ore ake piidol enatoki ena garri naa ninye oshi nairem kulo shambai sapukin lounishoreki aapik endaa neeku esiai olchamba naa ena ashu engarri nagira airem olchamba.